Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo wĩ wa bata mũno gwĩka, tondũ thirikari nĩkoragwo ĩhete mwana wothe wa kĩrathi gĩa thĩ, kana wa kĩrathi gĩa gatagatĩ, kanya kau ga kũigĩra cukuruinĩ wa university, na agakorwo agĩka kĩndũ kĩrĩa akoragwo erirĩirie, na kĩroto gĩake gĩgakinyanĩra, na ningĩ nĩ ũkoraga nĩarateithirio nginya kũrĩha bithi, tondũ mũciari no akorwo rĩngĩ atarĩ na ũhoti ũcio, ringĩ ena aciari matarĩ mawĩra, na ena wendo ũcio mwana wake akorwo agĩthoma, nĩgetha nake agakorwo wa kũmateithia hau gabere. Rĩũ njuge ũhoro ũyũ nĩ mwega, na mũndũ o wothe nĩagĩrĩire gũkorwo akĩihũria,

Kothi cia graphic design citikoretwo cigĩthomithio kauntĩinĩ itũ, tondũ tũtirĩ na cukuru cikuhĩrĩirie, na cukuru iria ciĩ kuo, cithomithanagia makothi maya ma moko, mau nĩmo makothi marĩa me ma maheanagwo cukuru ĩyo ĩkoragwo ĩkũhĩrĩirie kaũntinĩ itũ na ndiguĩte kothi cia graphic design.

Thĩna wa mbere harĩ kũrĩithia kwa mahiũ nĩ kwaga kwa irio tondũ nĩ ũkoraga mahĩo nĩ marabatara nyeki nĩ marabatara irio cia kũgũrĩrwo na ũgakora thaa ingĩ rĩera rĩthiĩte ũgũo kwĩna riũa, gũtirĩ na nyeki kũmĩte rĩu gũgakorwo kwĩna thina kuona irio, kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũiywo ũgakora thaa ingĩ mahiũ nĩ maratwarwo kũrĩithio makarekererio na andũ magakorwo makĩiya, kĩndũ gĩa gatatũ nĩ ũgakora kwĩna mĩrimũ mĩingĩ ĩrarwarwo nĩ mahiũ ,no mandagĩtarĩ arĩa mathomeire ũhoro-ini ũcio magakorwo marĩ anini rĩu ũngĩkamona ũgakora ndwari nĩ ĩkĩririe na mahiũ magakorwo magĩkua.

Kindũ kĩa mbere nĩ ng'ombe, na njuge ng'ombe nĩ itũteithagia mũno tondũ nĩ itũheaga iria, twakama rũcinĩ na tũgakama hwainĩ. Igakorwo igĩtũhe ta rita ithano mũthenya, na tũgakorwo tũkĩenderia andũ a itũũra iria rĩũ, na mbia icio megũtũnengera nĩ citũteithagia okorwo hena kindũ mũndũ arabataraga kũgũra, ringĩ ta irio cia ng'ombe kana kũrĩha, kũrĩhĩra ciana cukuru, nĩ ikoragwo igĩteithia mwena ũcio. Kindũ gĩa kerĩ nĩ mbũri, na mburĩ nĩ itũteithagia tondũ thaa ingĩ kwĩna maũndũ maingĩ marabatarĩkana mbeca, na hatirĩ na handũ ũngĩona kana ũngĩheo karũni, nĩ ũkunyita rĩngi ta mburi igĩrĩ na ũkorwo ũkĩendia, na ũkorwo ũkĩona mbia icio ũkwendaga.

Kindũ kĩa mbere nĩatĩ, ngamĩra nĩcihotaga gũthiĩ ihinda iraihu mũno, citegũ citegũbatara maĩ, nĩũndũ nĩcikoragwo ciũmbĩtwo ũndũ cianyua maĩ maingĩ, nĩci mwĩrĩ mwĩrĩ wacio nĩũhotaga kũiga maĩ, na tondũ werũinĩ nĩ kũndũ gũkoragwo kũmĩte gũtarĩ na mbura, cia nyota nĩcihotaga gũcokia maĩ mau, kindũ gĩa kerĩ, nĩcikoragwo na magũrũ ma meho, matatonyagĩrĩrĩra tĩrinĩ wa werũinĩ. Kindũ gĩa gatatũ, nĩatĩ ngamĩra nĩcihotaga gũthiĩ thabarĩ ndaihu, na cikahota gũkua mĩrigo mĩritũ, ũguo cigakorwo ciĩ meri njega ya gũthiĩ weruinĩ.

Thutha wacio kũgetwo, nĩcicokaga cigathambio, nĩũndũ wa kũrutwo tĩri, cigacoka cikarindwo mbeceni-inĩ, mbeceni ikaharĩrio, ĩgekĩrwo maĩ maingĩ mahehu, cikarindwo hau thĩinĩ mĩri yacio, nĩgetha citigakorwo cikĩhoha kana cithũke kuma na rĩngĩ riũa.

Kĩndũ kĩa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩciĩ yothe na andũ othe nĩmahetwo neti cia kũrigĩrĩria mũrimũ wa marĩria na magakorwa magĩkoma rũngu wacio omũthenya omũthenya, kĩndũ gĩa kerĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ maĩ mararaha tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũgũkorwa na maĩ mararara oroũguo nĩmathondekaga rĩera rĩega kana handũ hega harĩa kĩrĩa kĩa malaria cigũkorwo cigĩciaranĩra.

Mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtoria ciana thĩiniĩ wa itũra rĩakwa nĩ mĩrimũ ya gĩthũri, na mĩrimũ ĩ no yũkanaga na kumana na heho, tondũ itũra rĩu nĩrĩkoragwo na heho mũno na mbaa, mũnomũno mathaa ma rũcinĩ, na rĩu ũgakora hĩndĩ ĩrĩa ciana cirathiĩ cukuru kwĩ na heho biũ, cigakorwo cikĩgĩa na mĩrimũ ĩ yo ya kũhingana gĩthũri, kũremwo nĩ kũhũhia na gũkorora mũno.

Reke njuge tũtiĩrĩgĩte gũkorwo na mathomithania, gũtikoretwo kwĩna mĩbango ya andũ gũthomithio ũhoro wa mĩrimũ, na, ũndũ ũyũ no ũgacĩrithio to kũgerera thirikari ĩthondeke mĩbango, na ĩhe andũ mawĩra, andũ arĩa me mathibitarĩinĩ, andũ arĩa mena ũmenyo ũcio, magathondekerwo mangurubu magakorwo magĩthomthia andũ a itũra, kũringana na mĩrimũ, nĩgetha magakorwo makĩhota kũgirĩrĩria.

Mũingĩ no ũkorwo ũgĩthomithio ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ, kũ kũgerera njĩra ĩmwe gũthondeka kwa mangurubu, andũ arĩa mathomeire ũhoro ũcio wĩgiĩ mĩrimũ, magakorwo makĩnyitanĩra, na itũra, na magetana, nĩgetha magakorwo magĩthomithia andũ, kĩndũ gĩa kerĩ nĩkũgerera makanithainĩ, andũ nomakorwo makĩheo ndũmĩrĩri cia mĩrimũ, kũgerera makanithainĩ, ona kana nginya macukuruinĩ.